Ee katabolo account tembenki naa ore inaimayie ore piipik nena shilingini naa mepuoi aitau enkata pookin keyieu nilo aigerr ajo kainyio pee intauto Nena shilingini enaa kaa shida iimarita nemesieku aitoki naa ore enkae toki ore pee pik nena shilingini embenki alafu niton tenkata sapuk itu intoki apik neeku metii profit.

Ore ena mbae ee forecasting kitamyamal olorere oleng amu ore tengamata najo apa ninche Kesha naa kidim enchan aa meshaa nidim apa ninche netuno ntokitin nawuo daikin mbuka tenaa sii irpaek tena sii netaa nkumon neeku ore tenewuaji teneitu esha naa kitanyamal oleng tenkaraki kelotu naa enkolog nenya Nena daiki apa natunoki nelotu abaiki nitanyamal asum neeku ore ena mbae ekitanyamal iltung'ana oleng tenkaraki mebulu naa nena daiki naa keyimaa nkasarani kumok tenkaraki mebulu daiki

Kisupat tenilo mingurari biotisho esen lino enkata pookin tenkaraki enakata eyiolou eholikinot naagira osesen ayimaa tenaa moyiaritin naagira abulu tesesn lino tenaa sii daiki nayieri pee epashari nimidim osesen lino tenaa sii nayieri pee etum biotisho supat tesesen lino naa enotoki pee supat neyieu sii nilo enkata pookin aing'uraa biotisho osesen lino.

Ijio eikunari ena mbae ore tenkitengena keyieu na ore pee enyiototo tesiran nimat chai ore eniyim esaai ele nimat aitoki endaa saa ele ore aitoki teipa ninyia naa aitoki endaa saa are naa keyieri pee enyia endaa natii tenkitengena